So en ireyutet okere ole miten batainik ireyondet yon ih ak okere ole oeng ako agenge kouon kere barak ih uon koker keret anan nee komiten ngunon akinee tiondo neribe arek kyik akomiten a place kabisa miten olekararan missing togu kole roboni ako nyorchingee amitwogik cheyomotin icheket en elemiten um Kit age nokere kora amoche amwaa ole miten komie batainik chutet chu noton amoche amwaa ole bo kwong'ut kabisa yoitwogik ab komuktoindet tuguk chemiten yuu kobo kwong'ut